Bengi nene ya Zenka ĩrĩa ĩheanaga rũni kũrĩ andũ ĩtũra-inĩ ritũ nĩ mokĩte na ũguni mũnene harĩa makoretwo makĩ andũ rũni rũrĩa rũkoretwo rũkĩmateithia na njĩra nene, bengi ya Zenka ĩrĩa ĩheanaga rũni kũma mbeca nini biũ kuma ciringi magana matano nginya ciringi ngiri thate itũrai-inĩ rĩtũ nĩ marehete ũguni munene harĩa makoretwo makĩhe andũ mbeca harĩa andũ makoretwo makĩihũria mbeca ici nakuona mbeca ici, mbeca ici nĩcikoretwo ikĩmateithia kũongerera mabiacara mao na harĩ ũrĩmi wao harĩa arĩmi makoretwo makĩgũra indo ta bataraitha na hamwe na mĩmera ingĩ ya gũikĩra harĩ ũrĩmi-inĩ hawe mabiacara-inĩ harĩa andũ marĩkia gũkomba nĩ mabatairie gũcokia mbeca ici gwa kahinda ka mweri kana mĩeri ĩrĩ kana o mweri o mweri ,oho mbeca ici cia Zenka wĩ ta mũigithia wa bengi ĩno no ũkĩoragwo mbeca thegia wa ciringi ĩrĩa matano nginya ngiri thate ũgĩkorwo nĩ ũkoretwo ũkĩigithia na bengi ĩno nĩ ũkoragwo ũkĩongererwo mbeca.

Joe nĩ mũtangathi ũĩkaine bũrũri-inĩ wa Kenya, hamwe na thĩ ng'ima. Joe nĩ oĩkaine ta mũthuthuria wa gĩkĩro kĩa igũru, na nĩ mũmemerekia wa nenda cia ũkinyanĩria nĩ cio karabiceni. Joe nĩ oĩkaine kũrũĩrĩra, gũthuthuria ihoto cia andũ, na hamwe na ũhuthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ. Joe nĩ akoretwo akĩheo iheo mwanya mwanya, harĩa akoretwo agĩtugwo kũringana na wĩra wake wa ũmemerekia kahinda karĩa arutĩte. Joe nĩ arakorirwo akĩheo kĩheo kĩnene mũno harĩa aratugirwo nĩ kwaga guoya gwake, nĩ oĩkaine ta mũtangathi mũnene. Joe mwaka-inĩ ũcio ũhĩtũkĩte, wa ngiri igĩri na ikumi na kenda, Joe nĩ aratugirwo na kĩheo kĩnene kĩa mwanya mũno harĩ wĩra-inĩ wake. Joe arathiĩ na mbere na ũtangathi na nĩ arathiĩ na mbere kũrũĩra ihoto cia andũ, na hamwe na kũhurana na ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ.

Njĩra ici cia kũheanwo mbeca nĩ bengi kana sacco nini nini, ni cikoretwo ci cia ũguni mũnene harĩ andũ, na nĩcibataire gũthiĩ nambere, harĩa andũ mahotithĩtio kũrĩma na kuongerera biacara ciao, na njĩra nene. Niĩ hakwa, bengi ici nĩcindeithĩtie harĩ mathomo makwa, harĩa aciari akwa makoretwo makĩheo mbeca na kũhota gũthomithia, na thutha wa kahinda kaigana ũna, magakorwo makĩrĩha mbeca icio na gũcokia kwĩ bengi ici. Bũrũri nĩũbataire gwĩkĩrĩra ũndũ ũyũ na njĩra nene, harĩa aigithia, na hamwe na andũ a biacara nini nini, harĩa mabataire kũheo ngombo nini nini, na mahote kũigithia harĩ biacara ciao. Mbeca ici magũcoka gũcokia kwa ihinda rĩtarĩ rĩa haraihu, nĩ cikũmateithia kuongerera biacara ciao na njĩra nene. Okorwo nĩ ũrĩmi, arĩmi nĩmakũhota kuongerera indo iria mararĩma, na hamwe makoo makĩgĩa na magetha manene na njĩra nene, harĩa makũhota kwendia indo ciao, na magĩe na mbeca nyingĩ mũno, haha nĩgũkũrehe kuongerera ũtonga wa bũrũri.

Gwa kahinda karaya andũ nĩ makoretwo na mawĩtĩkio megiĩ wooi wa ngombo na ũrĩhi wa ngombo harĩa andũ aingĩ makoretwo na wĩtĩkio atĩ nginya ũtarĩkĩtie kũrĩha ngombo na hĩndĩ ona okorwo ũtagĩkorwo ũtaremereirwo nĩ kũrĩha ngombo, andũ aya a ngombo mokaga na kuoya indo na gũgũtiga ũtarĩ ona kĩĩ no nĩ gũkoretwo na mathĩna maingĩ harĩa icigo ta ici cia Garissa gũtikoretwo na intaneti na andũ aya ni makoretwo matakinyĩirwo na njĩra nene, no mawĩtĩkio ma kuuma tene atĩ ngombo nĩ ciogererekaga na njĩra nene kana andũ aya a ngombo nĩ mokaga gũtaha mũndũ hĩndĩ ya matiogagĩrĩra mũndũ kahinda ga kũrĩha mbeca na ni mokaga gũtaha mũndũ o rĩrĩa tu aremererwo na matiheaga mũndũ kahinda ga kũrĩha. Toguo mawĩtĩkio maya makoretwo makĩrehe ngũrani nene harĩ andũ ũrĩa maroya ngombo kũrĩ bengi kana ikundi mwanya mwanya.

Hĩndĩ ĩrĩa ngombe cia mũndũ ũrĩa mũrigainie ciatwĩka cia kũingĩra mũgũnda -inĩ waku , na ciatwĩka cia gũthũkagia indo ciaku na kwanaga, na kũrĩa mĩmera , kana gũthũkagio indo ciothe cia mũgũnda, gũthiĩ gwĩ cibũ nĩ njĩra ĩmwe ya gũtwithania cira, harĩa cibũ arehaga ngurubu ciothe hamwe, na kũgeria gwetha wĩgwithanio gatagatĩ wa ngurubu ciothe igĩrĩ, harĩa mũndũ ũcio ngombe ciake angĩaga kũigwithania, itua rĩa githirikari, nĩ rĩ oyagwo harĩa cibũ oyaga cira ũyũ ũrĩa ũtwaragwo borithi-inĩ, nacio borithi cigateithia mũndũ ũyũ, harĩa cihotaga kũmũnyita na kũmũtwara igoti-inĩ harĩa mũndũ ũyũ akoragwo wa gũtwĩrwo kuona nĩ arehete kwĩgwithania na mũndũ harĩa abatairie nĩ gũkũrĩha mbeca kũringana na ũrĩa ngombe ciake cia nanga indo he mũgũnda-inĩ waku.

Ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gĩ-thirikari ĩrĩa thirikari ĩrehete, nĩguo kũhũthia ũrĩhĩ wa motungata ma gĩ-thirikari, harĩa njĩra ĩno ĩrateithia andũ kũrĩha motungata o mothe ma gĩ-thirikari harĩa ũndũ ũyũ ũteithĩtie kũnyihia wanangi na ũici wa mbeca cia thirikari. Motungata maya ma eCitizen marĩa makoretwo mũndũ no ahote kũrĩhĩra motungata mothe ma thirikari o haria arĩ. Motungata maya nĩ ta ma thibitarĩ, harĩ mũndũ ahotaga kũrĩhĩra morigitani mothe hĩndĩ ĩrĩa ee thibitarĩ. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ eeh akĩamũkĩra motungata ta ma gwa kanjũ, kana motungata o mothe kana kũrĩhĩra o motungata mothe ma gĩ-thirikari ta mwana agĩciarwo, mwana akĩoyerwo kĩbandĩ gĩake gĩa gũciarwo kana kuoya mũndũ kĩbandĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akua, bamĩrĩ nĩ mathiaga kũrĩhĩra nĩgetha maheyo marũa ma gũthĩka mwendwa wao kana certificate. Maya nĩ motungata marĩa marehetwo nĩ thirikari na magwĩtwo eCitizen.

Ũhiki mwena wa njaruo ũkũngũagĩrwo na njĩra nene harĩa mũhiki na mũhikania mokaga kwĩ bamĩrĩ ciao harĩa makoragwo makĩrathimwo nĩ aciari ao. Ũhiki nĩ wonanagia kũnyitithania bamĩrĩ ciothe na hamwe ũhiki mwena wa njaruo nĩ ũkũngũagĩrwo na njĩra ngurani harĩa makoragwo makĩrehe irio ũkĩringithania na kabira ingĩ harĩa makũngũagĩra makĩrĩaga thamaki na hamwe na irio cia kĩ-njaruo. Hamwe ũhiki warĩkia gũthira, mũthuri na mũtumia, mũtumia nĩ athiaga mwena wa mũthuri harĩa mathiaga na magaikarania ta mũthuri na mũtumia, haria makoragwo, ũhiki wonanagia atĩ mũciari nĩamũkĩra, nĩetĩkĩra mwana wake ahikio na athiĩ na oime bamĩrĩ-inĩ yao.

Nenda ĩno ya ũkinyanĩrĩa ĩno ya kũrora maũmĩrĩra ma mũndũ hĩndĩ ĩrĩa akorwo akĩrĩkia kĩrathi gĩa form 4 kana hĩndĩ ĩrĩa agakorwo akĩrĩkia kĩrathi kĩa kanana, nyamũ ĩno ĩtethagĩrĩria mũndũ kwamũkĩra maũmĩrĩra make, nĩgũkoragwa na mũndũ nĩageragĩra mathĩna maingĩ harĩa kũngĩkorwa na andũ aingĩ marora maũmĩrĩra mao mũndũ nĩikaragua mũno agĩkona mũmĩrĩra make ohamwe na hau mũndũ nĩakoragwo akĩrĩhĩha mbeca ta ciringi mĩrongo ĩrĩ na ĩtano harĩa mũndũ atangĩkorwo na cio ihinda rĩrĩa arenda ũcio no thĩna ũngĩ mũndũ ageragĩra hamwe na hau maũmĩrĩra mamwe marehagwo nĩ nyamũ ĩno nĩ mamwe matikoragwo makinyanĩire kwona no ũreherwo maũmĩrĩra matarĩ maku na mũndũ nĩ akoragwo akigua gũoya ũrĩa ũtamenyerete kwona no ũreherwe maũmĩrĩra ma mũndũ ahatũkĩte kana mũndũ agwĩte na maũmĩrĩra makorwo ti maku na mũndũ nĩ amakaga akoragwa akĩmaka na njĩra nene.

Kwandĩkithia andũ nĩguo mahũre kura ũkoragwo wĩ ũndũ wa bata mũno icigo-inĩ citũ. Kuona mũndũ akorwo akĩandĩkithio kũhũra kura nĩ andũ aya a ithurano, mũndũ nĩ akoragwo akĩhũrĩra kura kana gũikĩrĩa kura mũndũ ũrĩa arenda atuĩke mũtongoria wake. Kũrehe motungata maya matũra-inĩ ũkoragwo wĩ ũguni mũnene kũrĩ andũ, kuona andũ aingĩ nĩ mahotaga kwĩandĩkithia kũhũra kura harĩa andũ matibataraga gũthiĩ kũndũ ta mataũni manene manene kana obici nene nene cia kwandĩkithia andũ a kura. Kũrehe motungata maya kũrĩ andũ mũndũ no ahũrwo mbica na kũgirĩrĩria mũndũ kũhũra kura maita merĩ hĩndĩ ya ithurano. Hamwe na ũũ mũndũ nĩ ahotaga kũhũrira mũndũ kura na ũrĩa ũrenda atuĩke mũtongoria waku, na ũrĩa ũrenda atongorie gĩcigo kĩanyu kwa mĩaka ĩtano ee thirikari-inĩ. Andũ a kũhũra kura nĩ mateĩthagia na njĩra nene kuona nginya atumia akũrũ arĩa matangĩhota, na rika inini rĩrĩa rĩranjia gũikia kura nĩ mahotaga kũamũkĩra motungata maya o haria marĩ.

Ici nĩ obici iria citeithagia arutwo a mathomo ma igũrũ kwa mũkĩra mbeca cia gĩthirikari iria ciheanagwo gwĩ ciana iria cihotete gũkinyia marks cia gũthoma na grade cia gũthoma mathomo ma igũrũ , mũthenya wakwa wa mbere kwa mũkĩra motungata maya nĩndagereire mathina maingĩ kuona nĩndahotire kũingĩ, kũihuria marĩtwa, namba na hamwe na na nyamũ ingĩ nde ndetagio nĩ nyamũ ĩno, kuona kũihũria ũrũ gwatũmire thiĩ obici ciao nene nairobi na thĩka, nĩgetha hote gũthondekerwo nyamũ yakwa , gũkinya kũu nĩndakoranire na raini ĩmwe nene, kuona nĩ kwarĩ na arutwo aingĩ o amwe nao arĩa maihuragia na nyamũ ĩno na bado marĩ na mathĩna marĩa ndarĩnamo , kuona nĩtwahotete kũhĩtia na tũtigia hotire kwa mũkĩra mbeca ici ica gĩthirikari, kugwo no nginya tũngĩathire nĩgetha tũthondekerwo ,nĩgetha tũhote kwamũkĩra mbeca ici cia gĩthirikari, iria citũteithagia nĩgetha kũrĩhĩra mathomo maitũ, nĩgetha tũhote gũthoma mathomo ma igũrũ.

Nyĩmbo cia ndaci rũrĩrĩ-inĩ rwitũ , nĩ cikoragwo cieirwo na njĩra nene, harĩa andũ makoragwo macihĩmbĩirie na mahotaga gũcina hĩndĩ ĩrĩa kwĩna magongona-inĩ na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mohiki, rũracio kana magongona-inĩ maingĩ ma ũgĩkũyũ , nyĩmbo ici iria cia ndaci andũ nĩmahotaga gũkenia andũ na andũ magakorwo magĩkena magongona-inĩ, nyĩmbo ici nĩ cikoragwo na , cirutaga andũ maũndũ maingĩ , hamwe na mĩtugo, maũndũ magũtiga na hamwe na maũndũ magũbundithia andũ maũndũ ma thĩ, nyĩmbo ici nĩ cikoragwo cioerwo na njĩra nene na gũkũngũvrwo na kuinwo maũndũ-inĩ maingĩ ma ũgĩkũyũ na andũ nĩ mahotaga , gũcina na gũkenia andũ na njĩra nene.

Kũruta mũndũ kũrĩha igoti kũrĩ thirikari no hote no hote kũmũbundithia gũtũmĩra thimũ yake kana gũthiĩ motungata-inĩ ta ma caiba, harĩa mũndũ wa caiba angĩmũhotithia kũrĩha motungata maya mathirikari nĩ mo kũrĩha igoti nĩgetha gũteithia thirikari kũruta wĩra kũrutĩra andũ wĩra muingĩ kũrutĩra mũingĩ wĩra, harĩa thirikari ĩtarĩ na mbeca ndĩngĩhota kũrutĩra andũ mũingĩ wĩra. Kũbundĩthia mũndũ kũriha igoti-inĩ no ũmũbundithie na thimu yaku harĩa mũngĩhota gũthiĩ kũingĩra nenda-inĩ cia ũkinyanĩria cia kũrĩha igoti. Na kũriha igoti kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩgũo kũrigĩrĩria kuongerereka kwa marĩhi kana gũtocwo nĩ kwaga kũriha igoti kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na mathaa marĩa magĩrĩire kana kũhĩtũkia na thikũ irĩa citabataire.

Īno nī njīra njeru īrīa īrehetwo nī thirikari nīguo kurugamīrīra andu marīhi ma thibitarī harīa njīra īno īteithagia andu kurīha marīhi ma thibitarī gwa kahinda karīa kagīrīire, harīa mundu angīhota kurīhaga o mweri o mweri, na hīndī īrīa aruara nyamu īno īgwītwo SHA nī ībatairie gukurīhīra. Andu nī makoretwo magītetia thirikari nī kuona SHA ndīkoretwo īkīrīhīra andu mbeca, makīringithania na njīra ya mbere ya nahau mbere ya NHIF, harīa andu marona NHIF yaarī njega gukīra īno ya SHA ya rita rīrīī na andu nī makoretwo magītetia thirikari nī kuaga gukorwo matirī na wīhokeku na njīra īno njeru īrehetwo nī thirikari ya kurīhīra motungata maya ma thibitarī marīa magwītwo SHA.